Wagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩũhutagia ũrĩmi na njĩra nene, na gĩtũmi gĩa kuga ũguo nĩũndũ hĩndĩ ĩrĩa gwitũ kwaga mbura mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩhandĩtwo yothe nĩũkoraga nĩyambia kũma na tondũ gũtirĩ handũ andũ makoragwo menjete ndemu kana mena maĩ makoragwo maigĩte ma kũrĩma namo, rĩu nĩũkoraga mĩmera ĩrĩa ĩkuo nĩyaremwo gũkorwo ĩgĩka wega na maumĩrĩra magakorwo atĩ ũrĩmi nĩwathiĩ thĩ mũno, kuoguo hihi rĩngĩ ũndũ ũrĩa tũngĩhota gwĩka kana tũbatiĩ gũkorwo tũgĩciria nĩ ũrĩa tũngĩkorwo tũgĩthondeka kana tũkĩenja ndemu gĩcigo-inĩ kĩu, nĩgetha ona hĩndĩ ĩrĩa mbura yaga, tũgakorwo atĩ wagi ũcio wa mbura ndũrakorwo ũkĩhinyĩrĩria ũrĩmi witũ na njĩra nene.

Ũkĩrigithania na mwaka mũhĩtũku, thogora wa ũciarithania mwaka ũyũ wĩ igũrũ mũno, na gĩtũmi gĩa gũkorwo wĩ igũrũ nĩ atĩ indo nyingĩ thoko-inĩ nĩ ciongereirwo mbei, gũtirĩ kĩndũ kĩa ũrĩmi gĩtongereirwo mbei thoko-inĩ, kũgwo ũgakora angĩkorwo indo cia ũrĩmi nĩ ciongererwo mbeca gũtiri ĩ ,ĩ thogora wa ũciarithania no nginya ũkorwo ũgĩthiĩ ĩgũrũ.

Thirikari nĩ ĩkoragwo ĩkĩiga mawatho megiĩ ũgitĩri wa irio, na gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ gũkorwo ĩkĩgitĩra arĩmi na mũno mũno ĩkĩgitĩra o na arĩa makoragwo makĩrĩa irio icio. Gĩtũmi gĩa gũkorwo ĩkĩgathĩka mawatho maya, kĩa mbere nĩ gũkorwo nĩ ĩkoragwo ĩkĩenda kũgitĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũingĩ tondũ kũngĩkorwo gũtarĩ na mawatho ta maya, no gũkorwo hihi gũkĩendio irio kana arĩmi amwe makĩrĩma na ndawa citetĩkĩrĩtio, na ndawa icio no cikorwo cikĩrehera arĩa marahũthĩra irio icio mĩrimũ. Na ũndũ ũngĩ wa gũkorwo makĩgathĩka mawatho maya nĩ atĩ no makoragwo makĩenda kũgitĩra mũrĩmi wa irio icio ndagakorwo agĩĩthũkia mwĩrĩ wake kana akĩiga muoyo wake ka ũgima wake wa mwĩrĩ hatĩka-inĩ nĩũndũ wa kũhũthĩra ndawa iria citabatiĩ. Na no akoragwo akĩgitĩrwo nĩgetha ndagakorwo akĩhinyĩrĩrio nĩ tũrĩa nĩme kana andũ arĩa makoragwo makĩenda kũmũgũrĩra irio ciake na thogora wa thĩ.